Kiagik ngunon che kigere en olombo gaa ko kiagik che uu nego ak che uu ngororek, kiagik missing chekimuche kerib en gaa ko cheuu tuga ako tuga konyoluu kerib en kimnotet ne oo missing konyor omitwokik sikomuch kokonech chego en olombo gaa missing komii kiagik che uu ngechirek ii ee komotindo ichek motindo ichek omishet ne oo missing ala agetet ne oo missing en olombo gaa, missing ichek ko ngonyor suswot nemo oo missing komuche kosigyi gee omitwokik che mayach missing ako toreti ichek. Ngororek ngunon komuche ko ngororek ko ee kiagik che moi komie biik en olombo gaa ngonyor ole koger ole kanyalilit komuche korwochi ngoger ele uu mbar komuche korwai missing so noton netindo koimset ne oo en olombo gaa

Sigeguren emet ee tombisiet meetab emet ko amun ngeger koyomote emet kegere kelee wendi komeote amun en emet kwendi koyome emet kotogu kelee mokinyoruu ropta amun kokimuch ketilate ketik en ele oo en olombo gaa alan ko mbarenikyok kimuche kelee any tombisietab meetab emet ngunon amun en yametab emet ko eleendi komo kinyoru beek en emet agegere komeitos kiagikyok en olombo gaa omo kinyoru gii agetugul en mbarenikyok, kegere kwendi emet ko yoitu missing sikeguren any tombisietab meetab emet ngunon en olombo gaa

Omuche oorur kouni, yon boiboi kiagik ngunon ko ee gaa ko betutab ee kebutyin chumbik yon boiboi kiagik ngunon kegere kiagik koutos missing ako tindo rwaetab gee en tirita akobo solotetab sarurikwak. Ko nomjin Barak sarurikwak koboru boiboiyet ne oo missing ndap kigoi chumbik ana koger chi nemuch kogoi Kila chumbik en betushekab kigoi chumbik, so kegere boiboi ndap tuga ee koutos ak komorortos en boiboindap barak koboto ichek korwoote en tirita alan ko bomenywan ne kigerchin, kigere koraa tuga koboiboi missing en betutab keget kobaa rorotinwek che kokebuten bandek missing ee roretab mobek ko boiboenjin ichek missing ako rwoyote missing

Ribetab kiagik missing nekinyoru en kewelunotwek chechang missing che kinyoru ko tuguk che uu mionwokik missing ko miondo ne missing nebo miondap cheptigonet, miondap cheptigonet ngunon ko miondo ne korom missing en tuga nereu kerbeshet ne korom missing en ee olombo gaa cheptigonet missing ngo nyor teta ko momuche kotar ee betut angenge koma mee teta kot komonyor takitari nemuche korut teta akosich kerichek missing. Yon mosip kesich ngunon kewelindo ne uni nebo miondap ee cheptigonet komuche kobar teta en betut angenge yemo nyor takitari noton kogonu hasara missing en tuga ngunon che kigee missing tuga che kigee en olombo gaa konoton ne reu koimutiet ne oo en kiagikyok en olombo gaa missing. Kimuche ngunon ki kerib tukyok ak keger ngoendi komioni ala kocheru ee ngunon ee mionoton kimuche keger ole nyonu

Kit netot amwa ee tos kinoitoi ano waletab itondap emet en ribetab tuga ngunon amwoe ole ribetab tuga ngunon en waletab emet ee kwendi kowolokse emet konyoluu kerib tukyok missing en suswek ii ak en kwendi kopitu kemeut missing kimuche kecheng suswek ngunon akinde chogoshekwak si kwendi kopitu kemeut ngunon kimuche keriben tuchuton en kemeut noton ak kwendi kowolokse emet konyone ropta ne oo missing kimuche kerut tukyok anan ndap ropta ne oo missing koreu mionwokik chechang missing chemuche kongem tugyok en mionwek chechang missing kimuche ngunon kenyorun kerichot newole negochin waletab suswek en itondap emet en olombo gaa

Nyorunetab insurance nebo kiagik kimuche kebee obisiek Cheechen missing chebo insurance che uu missing mii insurance ne uu missing ee jubilee ko indi nemuche kogochi temik alak tugul insurance nebo borwekwak ak tyogikwak en imbar missing. Sikomuch icheget kotoret en ee bandap taa ak kokimitetab kiagikinik ii ngobendi kiagik ko miondos ak komuch ichek komeyo en betushek ab kemeut alan ko mionwokik cheech missing en olombo gaa. Insurance ngunon omuche oo ror ngunon ole nyorchin gee temindet agetugul kotiengee tuga che tindo en olombo gaa alak ko kiagik missing en olombo gaa komuche ichek konyor ichek en obidisishek che terter missing

En chametab ribetab kiagikyok amokyini kouni kiagikyok agochi chumbik en agochi chumbik en arawet agetugul Konyil somok sikomuch ichek kogonon chego che myach missing che imuche oribengee ako riben tuguk alak en imbar ko kiagikyuk ngunon omuche ochobji ele muche kourengee en kosorwekab ropta missing ak koristo ne oo missing ngowendi ko wolokse itondap emet. Kiagikyok missing ogochini ee takitari ee koger en arawet agetugul ak betut agetugul ne koger ole kiagikyuk korogere komii komie angenge ngenge en kiagikyuk. Omuche ogochi takitari kogerwon ee kiagikyuk sikamuch koribok kiagikyuk ala simo ee simo iyabta gee ugonjwoit nemuche koyapta gee en kiagik alak missing en gaa

Kewelenutik che omuche onyorjigee missing' en kiagik en olombo gaa ko kewelutik chechang' missing' che uu mionwek ak che uu ee tuga komosich omitwokik missing'. Kewelutik ne oo missing' ko kewelutikab kemeut en waletab itondo en emet, en kemeut komuche koree kobetyo suswek missing' en tukyok ako much ichek Kobos chego en ole toko kimoktoi kenyorun chego en atkai tugul. Kewelutik che oo missing ko mionwek chechang' missing' che uu miondap burasta komuche kobar tukyok missing' en gaa ak kimuch kibet tuga chechang' missing' en kokwet ne ok missing' ngo yapta gee mionoton so ogono ole kewelutik ne oo missing' noton en olombo gaa en kiagik.

Ee muchesetab basketball alan urerenetab basketball kotoreti neranikyok missing en chezanet en miendap borwekwak missing ako toret koraa en ee kotoret kogochi ee kamuktaet ne oo missing komuch kosigyi gee kimnotet ne oo missing en borwek amonyor ee mionwokik che koromen missing. Toreti missing neranikyok ngunon komo chorso ak kogoji ee saishek che koron missing komogoji metit kobwat tuguk chechang missing che chorset che uu nyerset en olombo gaa akogochi neranikyok kominekitun en borwekwak, imuch kotoret koraa en ee kosigyi gee kii kidogo nenywanet ngo bendi kichezonote muchezoshek alak che kimuche ngunon kotoret kondoikyok kosich kii kidogo sikomuch koribenge missing en olombo gaa

Ribetab kiagik ngunon ak minutikiok kimuche kemin minutikiok cheu bandek Cheu ngendek ak minutik Alak chechang mising cheu marurek minutik Che Chang mising cheu bandek kimuch kebut bandek en betut ab kesisiet ak kimuch keboisien mobek kebaen tuukiok asi kokonech ngunon chego chechang mising en olon bo gaa kiagik nguno kotoretech en Ole oo mising toretech en keturek anan ko soroek chebo nego ak tuga ngunon mising kotoretech kekolsen keturek choto si kotoretech en ngungunyat kotoldollit ngungunyat ak kocherwech minutik Che kororon kot mising en mbarenikyok Imuch keboisien sogek ab ngendek mising ko en olon bo gaa kebaen tuga mising en Ole oo mising si kotoretech kora en chego kochangaitu chego en olon bo gaa mising ak kimuch kealden chechoto ketoretenge

Tachetab rabisiek en chobetab pikipikisiek mising ko en Le oo mising en olon bo gaa ak taonisiek Che mengech mising kotoretech en olon bo gaa en chobik ab pikipikisiek, pikipikisiek ngunon ko chang mising en olon bo gaa gaa kotoretech mising imuche konyorchigei rabisiek chechang mising chobindetab pikipiki en olon bo gaa ak kotoret en Ole oo mising kotinygei ak chobik ab pikipikisiek komuche konyor chigei rabisiek chechang mising Che imuchei ko tesentai en family nenyinetvak ak kotoret en Ole oo mising

Kit ne chome ngunon neo mising ko mucheset ab mpiret neo mising ne kotoreti en emetab Kenya ak emotinwek Che Chang mising kou muchesetab rugby ngunon kotorech en Ole oo mising en emenyon ak emotinwek chechang mising Che kibendi kicheru ngunon talantasiek Che terter mising agobo mpira atop ko toretech en emetab Kenya kesich kit ne kimuche keriben muchesosiek chechang mising en olon bo gaa

Chang kewelunutik che kimuche kenyorun en ngororekab chego en olombo gaa, kewelutik chechang missing ko kewelunutikab ee mionwek chechang missing. Mionwek ak omitwokik che kimuche kebaen ichek sikomuch kogonech chego chechang missing. Ngororek missing ee konyoru mgojwaishek chechang missing che uu ee Mook konam Mook kelyekwak sana sana yon robonii ak yan kemeut

Kimuche ngunon kigol keswek en tuga chechang missing ee kotiengee tuga missing chemuche kocher chebo kouu kipkaa kimuche kigol ak tuga alak cheech missing che uu esians ak alak chechang missing. kimuche korien teta ee kirgitab esian sikimuch kenyorun cheo chechang missing en tugyok alak che kiboe chebo kipkaa sikotoretech ngunon kokonech cheo chechang missing en olombo gaa konyoluu kigol sikobar kion sikogonech chego chechang missing sikenyorun ngunon keswot nemii kwenet kipkaa ak keswot nemii kwenet fresian anan ko asian sikotoretech en ole oo missing en chego kochangaitun ak kenyoru tuga ala ee chemuche ee komamuch ko

Kiribe moekyok missing en gaa missing ak kitoboni moekyok ak kamatik en kosorwekab ropta missing ak ee simamuch konyor ee mionwokik chechang missing. En kasartab ropta kimuche ketekyin korikwak moek simamuch konyor mionwek chechang chebo koristo ak alak missing. Kitoboni moekyok ak kamatik en betushek chechang missing en kosorwek chechang kimuche kitaban ak kimuche keibjini chego yan maamge ak kamatikwak sikonyor chego ngunon komie en simonyor ugonjwoit ngimuch kegejin chegwak kimuche kigoin ee en sait ne noton si mamuch konyor miondap kimotongit. Konyoluu konyor chego ko toko burgei simanyor mionoton missing

Kerutiet ngunon ne nogerchini tuga en keetab urwetab gee ko toreti tuga ngunon che tuen missing, ko ngunon che tuen missing en betushekab ee kolole asista komuche ichek kotindo kaimetab gee en asista ndap ko nini konam asista tua che tuen kosir tuga alak komuche ee komoik ichek komii koburet nemie en betushek chechang. En tuga ngunon ko nyoluu ke chopjin urotinwek ana kemichin ketik chemuche kouren gee en olombo gaa yon kimuche kegee ak yon ogetote yan kalal asista missing komuche kouroten gee en olombo gaa ko noton ko konech ee komosich teta koimutiet agetugul ana kaimet agetugul sikomuch Kobos chegyok en kasartab kegei tukyok

Tekset ngunon kotoreti tugat chego kobur en kalyet ak kobaibait teta missing ngobo kegee teta missing ko boiboenjin ele monyoru koimset agetugul ak ele tilil sikomuch kogonech chego en kotes kobaa barak chego. Teta ngunon kochome urwet ele momuche kobir ropta ako ko muchu ko monyoru asista ne oo missing kotoreti kobaibait teta ak koteswech chego kobaa barak missing